Ng'emwa akopo sipitalishek cheoe koroito ni muchkemwa kele Cancer kekuren seriat eng kutit ap nandi kora imuch kemwa kele sipitalishek chotok cheyoei boishonito korok ngitoune notok county nepo emet ap uasingishu komi koot neo nekekure chandaria ,chandaria kopoishechi ine kochikil ng'alek ap miondo noto nekikure seriat kora komi sipitalit neo noto nepo Kenyatta kora icheket kochikilingalek ap seriat kemwoe kele sipitalishek chuto echen chu kotoreti kochikil ng'alek ap seriat kora kekochi piik konyor boishonik mi piik chotok much kemwa kele eng kutit ap kingereza kele miichek lab koyoe chikilishet komache konai kole tos kinyoitoi ano mnyonito po seriat tos mikiy nekekirindoe kou kemwa kele tos tinyei vaccine nemuche kerutchi chito asikokirinda ng'alek ap seriat eng bortap chii konotok neoe akot poishonik sipitalishek cheechen

Ingemwa kele kinoito ano kele mi bik Che motinye gaa ko ngebe chobo Iman ngeba kila kokwet kotindoi bikap nyumba kumi komi boyob kok kora komii kandoindet noton chief ak komiten assistant chief ko bichoton Che sire bik asi kogochin kandoik, amun Ingemwa kele Che indochin parli choton ko Mp ko choton Che igoitoi toretet kora komiten bik Che keguren NGO's mi bik kora chebo red cross kochome icheget kotoret bichuto motindoi gaa akot alak kobendi yeit gaa Yun kecjengyi ichek mbaret ne teche korik anan komi kora mbarenik ab serkali kora ko ko kotoretech kandoindet nenyon president noton Arap Ruto amun kokochob inendet korik Che kiguren affordable houses ak konyorchigei bik cheu Che matindoi gaa ak kolipan ichek Ib kotar ak konyorchigei kot anan ko gaa Ole menyei ichek ko noton ko ole kinyorundoi

Raisi kot missing' poishini amun ngepa agot kele kou kila kokwet komi lagok chotok che kikosomansa ,kora komi poishek cha kelen 'nyumba kumi' ko icheget kopendi, imuch kepaishe icheget kosirat piik ak kecheng'chi akot simet ne notok nepo soet ne imuch kopaishe kopir picha chito atia kokachi kipandet nepata pa soet ikere ile yotok ole kepaishaitai kenyor anan kikachi pik a mat kiim. Kora, imuch kepaishe, imuch kopaishe kampunit kosir piikwak che ikaitatate eng' kila ko. Imuch kepaishe kora notok kele ata pik che makchingei kenai kele tos kou kokwet flani kotindai pik che tia ako tindai pik che kokoyam kikachi kipandet ap soet. Ko notok ne imuch kikachi pichu ama kiim icheget ne mapaishe chito agot rapishek ko cheng'at. Kora meimigei chito amu imuch kowa chito ndetia ndait yun ko imuchi ko koi lainda. Ko kararan nitok amun inyumnnyumi tugun che chang'. Inyumnyumi rapishek che kipaishe eng' panda ak ng'etatet kora eng' chito ne imuch ko kakoet kot missing' inendet.

Ngepa chapa iman ko mayani kenam 'nyumba kumi' amu 'nyumba kumi' ko kikotaret ole oo. 'Nyumba kumi' ko chotok pik cheko kokwet. Ingen ichek chorik tugul chemi kokwet, ingen kila kot, ingen chi ne chorin, ingen chi ne kararan, ingen ne ya. Ko 'nyumba kumi' ko icheket che ingen korich ki age tugul ne imuch ko kapet anan ko kakichor. Agot ingen ichek piik chotok che paniik, che yae tugun che makararan. Ko icheget che tareti agot kirwokik, tareti agot PC konai agot kole tos mi korik ngircho maiwek ko mami korik ngircho. Ko mayani ane serkali konam 'nyumba kumi' amh ichek koyae poishet ne akere ale kararan eng' kokwet. Ingen agot piik ichek kosir kirwokindet. Ingen piik agot kosir askarik. Ko kararan poishet ap 'nyumba kumi' mayanchini serkali kosir anan konam 'nyumba kumi'.

Kemwaa Chamba Iman ko mungaret ab Sacco Koba magarek cheyechen amun magarek cheyechen chenamu ngalek ab Sacco choton ko bik koyae Baishonik keba okot Chamba Iman Komi Chamba kanetik mi akot chebo chaik mi akot chebo kawek Chang Sacco amun kosubegei ak Baishonik chetesetai kemwae kele kotuiye Sacco ak cooperative komuch kokachin gei noton licenit nei baishen ichek taretet en tugun alak amun Sacco kochang kot rabinik chwak kosir cooperative amunbik chechang kokikocham Sacco koamun kinyenjin rabik chwak koraa komatindo tugun chechang cheisubi ichek igere Kole ooh mungaret ab Sacco neikochin leshenit noton ko cooperative kokararan koraa amun en yuton netesetai kwaenge koetu cooperative akotestai koetu Sacco

Ngemwa akopa ng'alek ap maranet en emetnyo pa Kenya kemwae kele piik chotok che indochin ng'alek ap maranet ko kit ne tai ko makat konaisechi anan komwachi meng'otik korok icheket che menye ole mi ng'uny anan imuch kemwa kele ateposhek amu yotok ko oo kot missing' konyoru peek che chan' anan ko mogochek ye ropon. Kora ko komwachi pik che menye karipu ainoshek kolechi nyone ropta ne oo ako yache ope akwek ole mi tulondok asima laak peek. Kora imuch kemwa kele pichu koyache kotech nyanjoshek che echen che imuch kotach ak kokonor pechutok chang' chu che imuch koyai maranoshek chotok kekure dam anan kekure aware che imuch kotach peechu. Kora imuch kechopchi oret ne kimaase pechutachu chu konu maranoshek eng' mbaronik ap piik anan agot ko koriik ap pik ko notok ne imuch koyai komastap ripiik ap maranet.

Ngisup akopa teputia no kakitep eng' yo. Imuch kemwa kele ye tese tai kosomani chito anan ko ye tese tai kong'amitu chito ko nae tugun che chang' amu agot eng' piik chutok anan ko bankishek che echen ko ngisup chito ne chorsei eng' yundok anan ko agot chito ne imuch koput yundok ko kikoyai chikilet, kikonai tugun che chang'. Kikochikil konai kole ngapun yu amang'une yun. Ko icheget che kikoyai kot missing' ng'alek ap chornanet. Agot ngisup choriik che echen che chore tuguk amu korok asi ite ole mi bank ko korom kot missing', mi ripset nemi parak kot. Mi yu eng' ng'alek ap security ngip koite chito yun ko kakosoman ine. Ko kakong'amit ko kakosoman pichotok tugul che ripsei, kakonai kole kipune ano, kakonai kole ngaip rapishechotok ip akonore ano anan ipa wale ano. Ko ng'am chicho kot missing' ker kele somanet ko oret ne indochin ng'alek ap chorset epa kot tugun che chang'.

Eng' teputiano kakitep en yo, kiit ne tai ama kitestai imuch kemwa kele Kisumu konyoru ki ne kikure equitorial climate, kora Kisumu kotindai nyanjet ne oo. Icheget korok ko chame koripe ng'alek ap injirenik. Nerupe notok netai kiit ne kikole en Kisumu, imuch kemwa kora kole kikole pandek i, kikole rapwaniik i, kikole mogeek i, kikole miweek i kole ichek kora chotok ko muchelek. Kisumu kokole tugun che chang' che maimuch kiaror yeta amun Kisumu ko lalang' ako yae minutik eng' kasarta ne nwach ako kararan minutikwak amun ng'ung'unyek ko akwaen ako tareti tugun che chang'. Kora akot Kisumu ko kole ichek ndisinik. Kole tugun che chang' kemwae kele ni ko koret ne kararan ne yame gei akot kimuchi piik tugul asikemeny tugul yundok. Kaek kityo mengechen mbaronik yundok pa Kisumu.

Ngepe ak teputiano kakitep en yo ko ane apae kiakiik chotok karipu, imuch kemwa kele kiakiik somok. Atinye tuga chotok chepo cheko. Mitei kora chitok nego ako mi kora ngokaik. Ko chotok tugul kekure kiakiik. Achame ane poishonitok amun kararan. Konin ine rapishek amu ngaalde cheko anyorchinigei rapishek. Kora ngaalde nego, mi agot nego che echen che ke kee, ko chekwak kora ko kerichek ako ngaalde anyorchigei kora rapishek. Ngokaik kora ko ngaalde anyorchinigei maaik. Anyoru kora pendo kora, ngialde kora ko rapishek alak. Kora eng' yutok kiakichutok tugul kora anyoru kora chotok ko keturek. Ko keturet ko pa kamanut missing' amu atarete gei ayae poishonik alak kou kolset ap ngwek i, kolset ap pandek i agot ndisinik ahot miwek kora. Ko pa kamanut itinye kiakiik amu konin ki ne kikure diversification

Ngepe ak teputiano ,ko ngepa ng'alek ap kerichek ko kocham apaishe ane chotok ko kerichek somok. Mi kerichat ne kikekure eng' kutip ap kingeresa widle. Ko kerichandani kepaishe kityo kepare timdo ne katakipati. Kora, kerichat nerupei ko mi kerichat ne kekure kausha. Ko kausha kora ko tukopare timdo ne katakipati. Mi kerichot kora ne kekure Round-up. Round-up ini ko kerichat ne kim kot missing'. Pare ki age tugul agot imuch kopar chaik che kamach koekitu. Round-up kora agot ngotiny portong'ung' ko korom kikute gei ako pele pich. Ko nat ni kerichat ne korom agot aliet nyi komi parak, beitnyi kora ko mi parak igere ile , ako tindai akwayet kora Round-up. Ko kerichek chotok che apaishe apite mbaret ako tareti.

Ngebe ak tebutyonon imuch kemwa kele amitwogik chekichame keame achek, ko amitwogik kou kit netai korok, ko ngomami kimyet komakilen kakiam ki. Nerube noto kemwae kele mi ngalekab nduma. Ko nduma kwae kot mising eng linyo ago magoi kitepse komakiam nduma. Nerupe noto komi choto mogo. Ko mogo kekuren cassavas en kutitab kingeresa. Ko magoi tebi komakiam. Nebo angwan komi ngalek ab rabwonik. Robwonik kora komagoi kitepse komakiam. Nebo mut komi ngwek ak chego. Ko magoi iam kimyet ngomami ingwek. Kochoto kora ko amitwogik kerchek amumakoi koek ingwek kimyet ago makoi koek kimyet ingwek. Ko amitwogikyok mut che keame achek eng kokwenyon ago kibaibachini amu techech ama kichorse.

Ngepa chapa iman akopa teputiani kemwae kele ngisup komye ko tuwai ko tinye kamanut. Ngepa kou matatushek ko shu koite ichek ole pendi. Kora matatushek ko chang' ama oo lainda kou relit. Imuch kemwa kele ngot ko relit ne paishe indendet ko chepchep ine kiite en sait ne nwach lakini ma chang' kou matatushek. Kora shi kechope anan shikepukeni, ako imuchi ipuken ako menyoru kora. Kora en yo ko much kemwa kole kou reliit i, ko manyumnyum kot missing' ikas kole keput anan kanyor ajali kou matatushek che dait age tugul igase kele kaput, kalya, kanyor ajali, igere kele kora age ko tinye kararanindo kosir age ako age kora ko tinye kosir age eng' oret ne terter. Nguno kemwae kele ki ave tugul kotinye advantage ako tinye disadvantage eng' kutit ap kingeresa lakini en tugul ko pa kamanut.

Ngepa ng'alek ap keteshoshek ko imuch kemwa kele keteshet ne chame missing' kot piik ko keteshet ne notok kikure Radio Maisha. Maisha ko chame piik amun tinye tugun che chang'. Ichek ko kikopangan gei eng' oret ne nyalunotot. Ako ngepa chon kilen Tuza Award kopeli anan konyorchingei ichek kila kenyit. Ichek komi nepo staharabika. Mi kipindishek che chang'. Mi agot che kerutachin lagok ap sukul ng'alek ap shairi, mi kora chr kikaitai chotok kelchinet anan ko zawadi. Ichek kokaitai tugun che chang'. Ngap kopendi kora ngap kopendi kora ng'alek ap raproshek cha kilen road show ikere ile ichek kotache piik ak koyae piik ko kimegitu ak koneti piik kora. Eng' ng'alek ap kaparasatoshek komi parak. Tiindai piik che ingen koparasta ne kase chi age tu kopaishe Kiswahili ne kararan kekere kele indoi iman ko sapet amun agot en kainet kolen maisha.

Ngepa chapa man eng' Citizen ko mami chi age ne sire masaindet notok ko Stephen Letoo. Inendet kondoi eng' ng'alek ap logoiwek kot missing'. Konu logoiwek che ngikas agot inyegei ko yamenin gei akot nda keimaksei anan akot nda keweche agot ndakamaimache ikas akot missing'. Ipaipaiti amu inendet kochuuti angochuut korok kole "Stephen Letoooo runinga ya Citizen" igase iman ile chicho ko kisoma ako kiyame gei ng'alek ap kaparastoet, ng'alek ap kium logoiwek, ko ine kopaishe kora kalewenaik ak kong'am kot missing'. Iumi logoiwek akomwae logoiwek eng' oret ne mainachi chi ama wire chi. Korok kora eng' yotok ko konu ki ne kikure mukhtasari korok chu konwach, ko kon headline en yo kekere kole indoi Stephen Letoo eng' Citizen amami chi age ne sire Letoo.